E wach man gi nengo ahinya nimar tijni konyo ahinya e yudo kit olembe mamoko kata kit yiende mamoko. Manyalo miyo iyud konyruok, kata manyalo miyo yuto mari medore. Kendo yuto mag kadebed ni diyud yuto matin, to onyalo miyo iyud yuto mang'eny. Kata iyudi yuto mokalo namba ma iparo ni diyudi. Ma osemiyo dhano yudo pesa mathoth. Ma osemiyo dhano puothegi omedo golo olemo mang'eny, madgi tigo kata madgi kan ma mit gibedgi chiemo mathoth. Wach nambariyo en ni kokalo kuom yuto ni, tiyudo kit yiende kata kit olembe mopogore opogore. To kiseyudo kit olembe mopogore opogore, nimar ka yath achiel omiyi olemo moro, to yath achielni ochakomiyi olemo machielo, kendo olemo machielo. Olemo gi te kikelo kanyakla to kelo konyruok e yore mag chiemo. Newach okelo yuto maber, kendo okelo konyruok nimar kit chiemo te oting'o kendo chiemo gi bende konyo. Kaka chiemo regore eich, bende kaka chiemo ringo kokalo kuom dhok nyakochop kamigole oko kaka maricho.

En gimaber nimar kang'awo akawo gugru mang'ado machingo lowo maketo maber, makawo olemba moro, kata yienda moro, kata aloda moro mapidho e lowo ni. To ma nyalo konyo ma ayud olemo moro modongo kata aloda moro modongo. Katobed mana cham modongo maber, madongi monyag olemo mathoth. Kokalo kuom chendro ni, ayudo kinde mar mondo mi kata kama neantiere, marache moloyo. Kata kama ne antiere, magwen ne nyalo ketho, jamni nyalo ketho cham, gwen nenyalo ketho cham kata dhano bende ne nyalo yudo kinde mar mondo okethgi. Ayudo kinde mar mondomi akaw gigi aket machiegni koda, kama nitiere arita maber. Kendo kama onge gima nyalo kethogi, ma kopidhgie to gidongo maber. Kendo olemo magigolo bedo olemo man gi nengo, kendo bedo olemo manyak mang'eny. Ma ka ousi to kelo pesa kata kelo yuto moro manyalo miyo wadongre e kit ngimawa, kate kit gwengewa, kata kokalo kuom puothewa. Bende kokalo kuom chendro ni, en ni gigi mong'adi gin gigo makano pi. Nimar kaolonegi pi to pi medo bet, kendo gino mopidhi medo yudo p.